Katoldolik chekiboishen mising i ko cheboo tuket kou CAN, miten DAB ak temik alak koboishen katoldolik cheboo Kaa, iyumotee ing'unon tukukab tukaa akondee kering'et i kotub koruryo, anan akoyomo ak cheboo ng'okenik ak soroek cheboo nekoo koyomo kotakoruryo, ng'obore kokoruryo katoldolichoton konyokorom ingunon akoib kobaa imbar akominsen komindaen minutik kokor ko korutu minutik kokimen i akotor kochang anan torkotesokse rurutik.

awendi ngunon anyoru chito ap kokwet, alechi tos ne neatindoi anan tos ne nekemakena asianyit loan rabisiek cheanyorchinigei ing' besendo ako tos iitos netya. Koarorwan nguno chito ap kokwenyu kolecho kimakenen kibandet, mara koyache ii chito nebo kenyisiek taman ak sisit akeba barak, akoiitos chepkondokchootok en kotyanit. kotai nguno mara elifusiek somok, komara tuun awektaigei awektaitai pogol mut sikoya en barak awektai ngunon elifusiek somok ak pogol mut

Oratinwek cheboo minset cheyoe koribok koitosiek chenyolu en minutik i, ko kotko bandek ng'unon chekemine kebolote kering'onik kobalain akindeot bandek akenga'keng'akeng'e en kering'et akeng'e en keringet i koo koring'unon kokor korutu bandek komnyee ndamun morebenkee iin katoldolik anan mokutik chemokyinkee, toor konyorchikee bandiat aketukul en yameet, akor en yoton konyoru temindet kesutik chetesotin.

Indoleweni tenderek chomine ng'unon i ko okeree olerutundo, kotkorutu chechang i kotor oibee ko kotkoming'weny rutunenywan i kotor ocheng'e akee, kiit akee nokeree ko orowek chetoree asikobit kekees eeh toree orowek chechang en imbar asikekes anan toree orowek chetuten asikobit kekees kotkotoree orowek chetuten asikobit kekes i kotor oibee ndamun omokyinikee tukuk chetoreton en chokyinet, neboo somok i ko okeree kora elekikorutundo en taii anan en temiik chekian kominee en taii komwoitoo anoo akoboo tendereechoton, toos kicham i anan mamach, kotkokicham ng'unon i kotokor oibee ak anee akibole nee?, nenaswaa tenderechu kiit neuu, ak neboo ang'wan okeree kororonindo neboo keswechoton anan tendereechoton.

Indicheru chepkondokuk en mpesa kobwa benki kotile rabinik, ko eletildo rabishek ko tienge ngunon kolee kecheru rabishek chetian en mpesa kbwa benki, kotikecheru rabishek chesire elibu mut komii barakiat rabishek chetile kosir ndo yoon kecheru rabishek chemiten ngweny en elibu mut.

Ng'ot anyoru ng'unon olee iin mii chepkondok chekochukchukak en benkit nenyunet, anan en konoret nenyunet netam otinyee en benki ko amuche obirchi benki akateben oleii amunee anan kotos kobano chepkondokyuk chekokitilan anan chekochuchukak, anan nemonoton owee akoi benki ofisishekab benki akaarorte olee kochuchuchak chepkondok akotom ocheruu mong'en amunee, sikosibwon ing'unon en mashinishekwak okoker kolee toos kobano chepkondochoton ng'omukokse kowekwon, alaan kotesyinewon account nenyunet kobur komnyee anan koitita eeh elenyolu.